Chu ko daktariek yeilachi ngoroik che lelachen koboor kole daktariek icheek. Chuutok ko kanyaik chebo emet nyu neep kenya. Yeaye boisieng'wai kouni kolachi ngoroik chelelachen sigoek kabarunet ing' icheeget kole icheget chetorati biik eng' mnyanwek ing'emo niitokni. Nebo aeng' kokanae ye kagisir kele sinai outpatient rehabilitation centre chutok anyun kobo biichootok ee maiyek anan kiboisie kerichek mihadaratisiek kobendi yuutok ipkinet akiborchi oret neistoigei biichootok mnyanwogik cheistoigei biichootok kerichek chootok boisie chootok yaachen

Chutok anyun ko kipsomaninik cheboishe laptop anan chotocho yoe kasitap muswoknotet. Muswoknotet ko kasari boishe laptopishek kwae boisheng'wa anan konetishe, konet biik chemi kimosta ake koboishe laptopishechutochu, kikure muswoknotet eng kalennjin. Nepo oeng ko imuchi kwoe bichu mung'areng'wa koboishe laptop anan kochikili kiy aketukul nepo serekali anan kochikile mienwokik alaktugul kopoishe oranitok . Nyumnyum oranitoni eng kanetishet konyorchin chi aketukul kanetishet kobun boishonitoni bo muswoknotet.

Chutok anyun ko daktaryek anan daktorindet neikochin chanjo lakwet. Po maana kikochin chanjo lakwet sikobit kokirinda mienwokik chotok cheiimi lagok chemenkech anan kokirinda mising akot mutai kokaet lakwet ko matkoimat mogonjweshek cheitu ak kokochi porto kokimit, kokimit porto neimuch meterter porto aketukul anan miendo aketukul yekaimuch koit porotok kometerteri lakwet, kotesetai lakwet kokimitu akokochin kimnotet akoet lakwet eng haraka

Nitok ko maranet. Maranet kobitu yo karobon robta neo eng' emet ng'uo, kochang'aitu beek akomong beek eng' ainoishek ii nyokomaran eng' emet, kobutote tuguuk, koluli koriik, koloe tuga, koloe amitwogik eng' imbar, ko lakwanitok ko ye kabit maranet kowo aino kosilat beek anan notok ko kosubot sichik chekakobut beek anan chekakobut ainoshek. Anan koimuch kosubi, kosubi tuguuk cheka kala beek. Ko nguno koteme kosubot ii sikobit kowech tuguchotok simawo asara missing.

Bo komonut koroi ing' kokwet amu kinyorchin ki agetugul neitu ana kiit netesetai ing' emet kegere simotniitok. Ya itinye chi mung'ara neng'ung' anan komi biashara neiyae koimuch iboisie ialde. Nebo aeng' koimuch iibaebaegei kouu tienwogik igere ak ki agetugul neimuch koiboiboi kokwet anan ko kigere kandoik cheng'alaldos ing' Nairobi keboisie simet kegere. Tienwogik alak tugul cha kirekodani kokeboisie koroi nitook koba maana amu kigere kokwet anan igere inye binafsi kiit netesetai ing' emet komugul anan ko duniait komugul iboisie koroitok

Chuutok anyun kokanetutik chetesetai nekiboisie oret ap mosounatet keneti biik akoba tesetait ap emet ageere kineeti akoi biashara kineeti akobo kaalyet ab emet kineeti akobo mung'areisiek akobit onet biik alak ing' sang' oli ole kiboisitoi boisionik chuutok ak kotesetai mung'aret biik ing' oret nenyalu anan kwai mung'aret nebo kasari kosubegei ak olemaktai serkali anan sikonyorchigei tugukwai ing' emotunwek alak chebo sang'

Chuutok anyun ko sagityek anan kerichek chebo kipkaa. mi keetik chegecheme anan chegecheru magandaisiek kwai sikobiit kemaa akechob kokararanitu siyekiyoo keboisie koek kerichek. kongemaa kouni akoyamya kekonori sibaeny keboisie betusiek alak ngemaa akekonor ing'oret nekararan chuutok anyun komuuch kikotebi kenyiit agenge amu tebtos akoi ye kagichob kerichek chuutok komnyie akema kwagei chuutok kotebtos akoi miezi si ye mutai komong' mnyondo agetugul kinemu kityo akeboisie komageimigei kecheng'oti ing' tumiin ko kisigiik chook misiing' chekibo keny' chekiboisie kericheck chuutok akoicheeget chetyeme kora konetech keboisie miising'

Chutok ko kechirek, kikure Dorper. Po maana mising kechiryoni eng kokwet amu nkialde kechiryoni ialdoe biet nemi barak kosir kechiryet nopo kawaida nepo oeng kotoretin inyendet mkulima anan inyendet chi nepo kokwet aketukul iyae boisheng'ung anan iityi mokutikuk eng oret ne rahisi. Nkialde Dorper akenke ko imuch ialdae elepu taman ak mut. Komuchi chepkondochoto kosomeshanun lakwet yemi sukul anan ko iae mung'aret chepkondochoto icheng'chigei maisha neng'ung. Nepo oeng ko ankekes kechirechu anan nkeisto kororichukwa ko imuchi kealda kechope nguroik anan yekieny akyalda kepoishe muitong'wa kechope kweinik. Nepo oeng ko ng'wek anan anan amitwokik amu yeialde kwo buchar kepoishe kyome.

Chuutok anyun ko muserek ko ole kichobtoi muserek keng'ae bandek, king'ae kipsongik, akeng'a muhogo. Yeking'a muhogok, aketuatui muhogo keib tinga ipkeng'a. Yekiibposiek anan kobusiek ing' kipsigis, ngilal maat kiinde peek ma kilalany peek akechul akinde sukaruk yekait yootok kakoek tayari kelu anan keee musarek. Ko musarek miising' koboiboichin lagook chemengech chetomo koem kwam kimyiet anan miising' ko ya mi biik boisiet kouu mbar keibchin saa nne. matindoi biik chego chekiyoe chaik karoon koboisie musarek chuutok

Niitok anyun kobandaptai neoo ing' kilimo. Mising' koboisie biichootok matindoi mbaret anan ko bichootok menye town. Biikchu mi townisiek koboisie orat niitok kogoolchigei ngwek anan amitwogik koboisie orat niitok amu mbarenik chemami. Pa maana miising' keboisie akilit niitok amu yekitebi puch ko mami ki nekiame ako ye mami mung'aret ko korom

Chuto ko beek chekakimaa, bo maana kemaa beek yo lolei asista sikopit kekonor. Amune sikemaa beek ko simanunio ko kakinor eng store simanam kurkurik anan simayakitu kileen eng nandi simaukio. Ko ngemaa akinde kerichek ake konor koteptos akoi nemaame keiy imuuch kekonor arawek muut anan ko loo situn kepoishe anan ye kialdai ko kakosaiyo ne kararan. Chuto kora komuch kakoyomia komnye yekakimaa kolalei asista komuch kepoishe alak koek keswek, ko kakochopokis ako bitoos tugul amun kakemaa kot ko soiyo, konoto amune bo maana.

Chutok ko keswekap rupwonik. Po maana keyai boishoni kekol rupwonik amu chutok ko amitwokik chekimokchinikei mising anan kekol kochang'a, ko imuchi ialde akainyorchikei chepkondet neimuch indee lagok sukul imuch ipoishee inyekei mwenyewe eng maendeleo neng'ung neketinyekei. Ko kora imuch kora ipolu chotok memuchekei ak kakon kipakenke eng kokwet.

Chutok ko ferechisiek chebo kokerakis, nito anyun keipor kandoinatet nea, tomo ,kakerakis ferechisiek akomi kandoik che nyolu kosiir biik anan kosiir kichanaek cheyoe usafinito ako chekeni kole katililit ferechisiek chu.

Chutok ko chaikap karon. Chechope chaik, tatyo kyamda amitwokichuto po kipkaa kosis yokataiamdoi um makatiat, iomdoi cheu chutok ovacado, ropwoniot amu chutok cheteche porto akokochin porto kokimit mising.

Nitok anyun ko minset ab viasikkole viasik kusupi lainda akikere kolo ropta amu ikere komi paipinik bo maana minsoni mising asa eng emet nenyi nebo baringo amu nitok niketegemeane akeyae kasit mising enyekakialde kosomeshani lakokyok ak keale tukuk alak chekimakinikei achekei

Chutok ko logoek, chotok cheiboibochini mising akoyoe komie eng Kenya hasa ko kimasta nep Mombasa, ko po maana matundek eng borwekchok.

Chutok ko kerichek anan ko sagetiek chebo kibgaa che kiboisie kekirindae mogonjwesiek alak che cheimuch memuche daktariek anan ko cheae komyeng chutok ba kibgaa kosir chebo sibitalishek.

Chutok ko water mellon. Kokole water mellon mising amu kipoishe kou matundek. Toreti borwekchok warwe mellon i akomung'aret , yeialde water mellon imuchi iboishe eng kiy eketukul, imuchi isomeshane lagok, imuch iale mbareng'ung anan ko po mung'aret, kikole si iripekei.

Chutok ko miwek. Kikole miwek sikobit kyalda keip factory kechope sukaruk nepo oeng miwek ko imuch ioldochi biik amu boibochin biik chechang kwome miwek. Ituitos bich mung'aretap miwek amu bwone biik kobun kimaswek ake nyikwole miwek ko noto kokonu kenaikei ak kalyet eng emenyo.

Nitok ko chepololet. Imuche ipoishe sogekap chepololet kwek ing'wek anan iam chepololet ne inendet ko matundiat. Kiporpori chepololet yekakiyo akechope chapati anan ko imuch ialde chepololet komukul ku not akokonin chepkondok. Kikole mising chepololet akeipe Nairobi amu bichotok kopoishe mising chepololet kou ng'wek anan kou amitwokikwa mising kyome yopo lunch. Anyiny nitok mising not amune kikolol biik chechang chepololet kopoishe kou ng'wek chekyome eng korikchok akyoldoi keipe masta ake.

Nito ko biringanya, maraisi mising kobitu eng kokwenyun lakini niwe kou baringo mising kochuto komikochang amun bityin koronondon, kyaldaen biringanyek kiyoysen mising hasa yon mi sherehe ko chutok chekiboisyen ak nyanyek, nebo aeng ko yekyalda kyaldechin hotelishek chu echen koboisyen kochoben amitwokik, kouniton ko kure bik ,amun anyinyen amitwokik chekakichaben biringanyek chutonchu.

Kichome missing boisionitok ba mbar amu kasit nikok inguno nekemakchinigei hasa acheget kichanaek. Kigesomanse lakini mami kasishek, kounotok ne kogebe kegol ingwek kouni sogobit kialdajigei, kenamchigei anan kenyorchigei maget nyo. Ye ikol tuguchu akiib siro ibialdei akinyoru chepkondok cheimuch itesetai kimaisha.

Nitok ko minsetab matundek. Kimine kuni hasa biik cho motindoi mbarenik ii, koboisie ng'omnotet neu ni sokobit koboisie spesit ne kararan, amu matinye mbaret ne imuch kogol tuguchutok. Koboisie ng'omnotet ng'wa kotegel ketiik kou ni sikobit kosub matundechuto chu anan kobit kosub ingwechuto chu.

Bo kamanut boisioni bo imbar missing eng kokwet nyu, sikobit kokochi kichanaek kasit, kwai kasit amu ko makoraisi kenyor kasit eng emet nyu. Mbar ko oret tugul, kegol matundechu ak alak ko chotok che boisiet netesetai nguni eng emoni.

Nitok ko kabisisiet netesetai kibisi minutik eng imbar. Missing ko tesetai kabisisioni yo monekit robta. Nginyoru komaswek cheu Baringo, Kitale chetindoi mbaret mbaronik che echen agot Eldoret agomi shida nebo robta, keboisie mutindo initok anan wakati initok ak paipisiek cheu chu sigobit kebisisie konyor minutichutok beek sokotestai kobitio kou wakati nemi robta.

Nitok anyun ko kobotishiet netesetai en emet komugul, boishien biik k nafasiit kidogo nembo mbaret netindoo, amun sai komakobaraa mbaret koukeny. Koboishie noton nemingin kobaen samakinik kouyekikere en pichaini nitok, koboiishien kidogo kobaen samakinik koboishie age, pilotit age kidogo konde amitwogik alak nitok anyu kobo maana akobo kimnot koboishien neranikchok tuguk chotet chu, spesit notot nemingin kouni kobaen sichik. kororonindab kebai sichik kouni ko ye ialdee sichik chechan ko I sichik agetugul koroisi sobengung ak kotoretiin sigiichuton anan samakinichutot, iyae mungaret ak ibooshien chepkondok che indialdee sichiichutok koimuch iyaai kasit, nebo oeng kobwone bika b sang konyokwole samakinik, konotok kokonuu kenai gee ak kokonuu kalyeet nemakat en emet

Nitok ko ngwot nekigure spinach. Kole missing biikab kokwenyo amu spinach ko ngwot nekiame ago spinach ko nwot nekialdoi. Kigole missing betushek tugul kergei komi robta anan komomi. Yo momi robta kegole sikibis, neng yo mi robta kegole, yekaek tayari ibkealde eng soko anan ko Serem.

Chutok anyun ko bogekab mayaik che kokikenye arek, bo maana ripsetab ngokaik amuu logu mayaik. Ye ikeny kouni, koinyoru arek alak chechang' che aldaakse. Eng' nguno kanam ing'uny mungaretab ngokakik anan arek. Arwet agenge ko silingishiek bogol agenge ak konom. Kobo maana kerib ngokaik eng' kokwet anan eng' korik chok sikobit kealde kename chepkondet anan sikeae boisonik chok, che kakimach. Ye itinye chii mayaik elput agenge koimuch ialde mayaiyat agenge um siling tiptem. Ko chotok ko chepkondok chechang' che konu mayaik chu che mepirtoigei, inyoru eng' oret nemepirtoigei. So amwae ale ngetiem kebai ngokaik che logu mayaik, sikealdoi mayaik kila betut, kenyorchigei chepondok anan kemakchikei tuguk che kimakchinikei eng sobet nyoo, kenyoru ye kialde mayaik chuu. Ngebai ngokaik

Bokomonut kee nyumii uchafu cheuchu anan kendoi kimasta agenge uchafu che uchu amuu yee kanun nyo koiku mbolea ko ngoik mbolea ko komechei keib ib kendoi mimea eng ibaar anan kealda keib kimaswek alak ak ib keboisei chutok che nyae ng'ung'unyek mayachekitu kosir mbolea Cha kiale eng dukeshek bo maana me chob chutok kekure manure kechob ak keboisei koik imbolea si takoribok ibaarenik matoyakekitu chutok che tegelii beek

Kikure acheket cheserut. Kipute yekakony eng ketit ak ipinuse olelalang mising ko kicham kenuse bandek orit, yekakepor bandek ak kinde kuniok ipichokchini kuniochoto orit, bandechoto orit anan komi sokek chikepute chepo tumin chenyikendoi kimas akenke aketuiyo, yekaruryo ko imuch iam amu teche borwekcho anan ialde inyoru chepkondok. Mising kekole eng kimaswek cheu Baringo.

Ni ko kabatindet ne ibati kawek. Kawek ko komiee anan bo komonut keyai kegol kawek eng' kokwotunwek chok, amuu mii mung'aret ngwok barak inguni. Ye kakichop kawek, keibe kawek kobo emotunwekab sang' chotok bo chumbek amu chotok bo chumbek kochame koboisie kawek. Ko bo maana akahimizani biik chebo kokwet ale ongekol kawek amuu beit nengwo ko kararan. Ago nitok koistoi nyalilda. Kawek inguno chii agetugul ne gole anan chi age tugul ne boibochin kabatishietab kawek, ko manyigo nyalili chichotok. Amu mii barak chepkondetab kawek, Ago makaksei, makaksei missing eng' emo nitoninyo bo Kenya ak emotunwekab sang'. Kikocheng' serikalit siret notok bo kawek eng' kila mahali eng' emonii, ko notok amunee missing koboibochin serikali anan komache serikali biik chechang' missing kogol kawek chutok

Chu anyun kobeek chebunu faktorisiekchok anan chebunu kampunisiek, chekokobois bechu koib paiput non ikere non, kobwa korandaa beek en onon noon nekakibal

Ni ko artet. Kiribe artok eng kimasta nyo missing amu artet ye iyalde inyoru chepkondok chekororon. Nebo aeng kitiokchin artet akainyoru chego. Nebo somok, artet ngitinye chechang akialde kainyoru chepkondok chechang missing chekaimuch isomeshane lagok. Ye kyalda artet, kenyoru bendo, ye kyalda artet kenome muito notok nebo artet keib factory ibkechobee kweinik. Kweinik chekakiboisie mui muiywek chebo nego ko kweinik alak cheuen missing chemoimuch koyagitu eng haraka. Ko notok anyun ko kweniot missing koboe artok. Baetab artet kora missing ko momoche tugun chechang, kibendi tumwogik kwamat tumwogik, mabaibachin suswek missing.

Chu anyun ko olekiwirchin takatakek, en siroisiek, ko nittok anyun koboru kole yaah kandoinatet Nebo siroini missing, amun kotononsoo tuguuk che yaachen komakiwirtaa eng oret nakeraaran. Konyolunot keia kasit missing ko bik chemi kandoinatet anan kandoikchok chemi serkalit, kogeer kole kakinde tuguukchuton ole kararan ak kibesyoo ak beek amatkotuiyo ak tuguchuton sikobiit kokararanit emet ak koraranit ole keyaen mungaret

Nitok ko minset ab mauek ne tesetai en emenyo asa komoswek cheu Naivasha. Kigole mauek sigeboisie anan sikyalda koba emotinwek choton bo sang'.Ko toretech anan toreti emenyon ak chepkondet neboisien kandoikyok kotesetai emet en uraisi. Bo maana kegole mauek amu nitok kogeny ko kilimo netindo chepkondok anan ko kabatisiet nekonu chepkondok en haraka yekakyalda mauek kobaa emet ab bitonin.

Chuu ko minutik chekikikol anan chekikimin sikobet ropta. Yeikol minutik chu akobet ropta kobendi kotkoyomyo anan kosoyo. Bo maana yekikole minutik kekere ropta kele ule ropta anan wendi ropta siyekikole minutik kyok komabaa kotkoyomyoo anan kololyo. Ko inyendet anan anendet mkulima neiwendi hasara amun kaiboisien malikuk anan keiboisien chepkondok kuk ikolsei taityo koyomyo amu ropta nemomi. Yeikere barak yun komi tangisiek; yoitinye uwezo neimuch ibis minutikuk en imbaar kochamdayat anan koyeyep en inye igol anan iboisien ora notok.

Bo kamanut ye kakialde anan ye kakiam tuguk akong'et kobo maana ngeum en komosto agenge amun kiribe emenyo ana kiribe ole kimenye amat koyait anan mot koik chafu. Yekotililit kokwenyony anan ye kotililit ye keyoen mung'aret anan ye kiteben komi mogonjweisiek chemoityinech neu kipindupindu komoityech amun tilil ole kemi. Yekimete tuguchu en kila mahali ko ngonyo mogonjwet konyo koumisanech amu nyo konomech kipindupindu konam kokwet musima ako konu shida kinyaa anan ko agoi kobar biik ko noton yetoi kobar biik anan yekotoi konyoo mogonjwet kowekyin let maendeleo amun chepkondok chekakocheng' biik anan biik cheboisie sikonyor chepkondok cheyoe kasing'wang' anan ko chebo meng'otet koboisie chepkondok choton konyaege ako noton ko kakokerchech let missing.

Ni ko ndegeit ne ibisi minutik che kikigol en mbarenik che echen. Hasa missing ko kampunishiek che boisie ndegeit um kobisishie amuu amitwogik chegole kampunit ko chang' ago mbarenik che echen, che makoimuch biik missing sine kobis, nguno keboisie ndegeit, notok ko drone kobis minutik chotok eng' haraka akoimuch kakokerenda mianwogik che kameche konam bandek, kobisi eng' oret ne rahisi, amuu ndegeit koae haraka agobisei sehemu neoo, eng' siku moja anan eng' betushiek che ngerigen anan ko saishek che ngeringen. Ko mobo maana missing amu kakeren biik kasishiek chok. Ne katamuch kesir biik kwai, lakini amu echen mbarenik chotok missing, ko memuchi biik koyai

Chutok ko minutik chemi mbar i, chekipisi nguni kepoishe mashinino. Kipisi minutichu yomami ropta mising ko yakakikol sikopetito ropta anan ya kemeut kepoishe mashinini kopis minutichutok amu beek chekakokoromitu. Yokayomyo minutichu kakotuiye kabatindet hasaret neo nepo kwongut, nguno kepoishe mashininshechutok keibune beek korok kobun koloo amu bechu kochutu paipit kobun komasta neloo sikupit kepoishe kepisee minutichuto simayakitu, yekayakitu kakwo kapatindet hasara amu pete kiy netakopoishe anan kakololyo tugukchik eng mbar, kakoyomyo amakomi kiy ake nekanyor ak yoe tukuchu kabatindoni sikobit konyor um faida sikotesetai kimaisha.

Ni ko ng'omnotet ne kakiboisie solait, kobiit kobiit kopir beek eng' kimas age anan kobiit kopir beek eng' keringet komong bechutochu keboisie kepisee minutik eng' mbar. Missing ko yakabet ropta, anan ko yeloen beek missing ak ole mii mbaret. Ko nyumnyum anan bo maana keboisie oranitok, amuu kinyoru beek che mabegu. Kerkeri koroboni, anan ko maroboni, kobitu beek kobun keringot nitoni, akongusu solait nitoni beek chechang' missing, che yamei keboisie ang' mbar, akeboisie angot eng' korik kwak. Ngiro minutik chutok kakigol en yuu ko nyalilen amuu nyoru beek kosubekei ak birutik chepiru solait ni beek eng' keringet, ko notok neayae, anan notok ne kochin minutik chutochu kobityo eng' oret ne kararan

nitani anun ko machinit nekibaishe ketyakin tugaa , koroitak ko rahisi anan nyumnum kebaiushe ya ketyakin tuguaa asa chechengan, yaitinye chitaa tugaa chechang ibaishe koroitak sogobit ityaki tugugaa eng aragaa ak oreet ne raisi kotariti eng saisehek iyai kasait neo eng dakikasihek che tutgin ak eng haraka

Ni ko mashinit ne kiboisie ketilatile suswekab tuga. Missing tuga chebo zero grazing keboisie mashinit nitoni kongotiem sikobit kekonor. Nyumnyum keboisie koroi anan bo maana, anan oret ne rahisi amu ng'ae suswek chechang'

Chutok ko ingwek kikuuren isooyot, isooyondonitok ko ingwot Nebo kipgaa, neboiboiinyin chii agetugul amun Antony ye kakiyoo

Chutok ko chego che kagibunu kitiokchin. Kiboe tuga eng kalenjin anan eng emet nyoo nebo kalenjin, keboe tuga asigitiokchi akyalde chego anan keboisie chego yekioe chaik, kelue, kotoretech anan koegu amitwogik chechok. Yekimuch kora kyalde chego keboisie chepkondok chekakyaldae chego keai keboisie kiyoe maguk choo chekimakchinigei.

Chutok ko tuga chepo zero grazing. Kakiboishe mashinishek ketyokchine tuchutok amu mashinit yekakiboishe koibe saishek chenyumnyumen anan saishek cheng'ering'en ketyokchine kityokchin. Nepo oeng ko mashinit kotyokchin chego tugul eng teta amu yeiboishe eunek ichekei ko kemetochini chego tuga, ko chechoto kakimete eng tuga kwoe teta komien, konam miendo. Ubaya nepo mashinini ko makoi takokochi mkulima kosir chito ake neyoe kasitap tuga amu kakwai kasit mashinit mising kosir yekatayoe chito.

Nitok ko traktet, traktet below beek anan neibe beek komoswek chemomii beek, cheboishen traktet keibe beek mising ko yoonii sheree anan ko yoon mii matanga anan ko yuton aketukul amanekiten beek keboishen traktet koib beek alan kolaa beek kobaa yotok, ko nyumnyum ak ko araka kobiit beek chotok chetililen kobun traktaniton, amun yekoib inyokeyote trelait notok tanki noton nomii beek ak kemeto, tindoi tabishekwai cheimuch keboishen kokwoo traktet anan kokwo metitab traktet iib iboshen takit en komosto akee, koteseta beek koboistos eng' tuyonoton non.

Nitok ko ripset nepo nego. Nego keripe eng kokwenyu kosupekei ak tukun chechang. Netai ko boibochin biik ripsetap nego eng kokwenyu amu chang amitwokikap nego. Chang tumwokik chotok chechome nego kwome, kochang kokwenyu notok amune kochome biik chechang koboe anan koripe nego. Nepo oeng nego ko nkialde nego anan nkiai mung'aretap nego ko kararan amu alaktos eng siroshekchok anan ale biik chechang nego. Nepo somok komi nego chekityokchin. yekityokchi nego inyoru chego. Nkealda nego inyoru chepkondok cheimuchi isomeshane lagok anan iae shughulu alak. Nepo ang'wan yekakyalda nego kopa buchar ipkeenye kenem muito kwo factory ipkechope kweinik ak tukun alak cheu jaketishek, ko pendo kora ko amitwokik.

Nito ko moshinit nekiboisien kityokinen tuga. Moshinit nito kotyokyin tuga oeng' anan ko ang'wan sabarit agenge. Nyumnyum kasit yekiboisien moshinit nito amun ityokyin tuga chechang' en takikaisiek cheng'ering'en ako tyokyin tuga en oret nenyolunot; moituche chego en kinaik ab teta cheimuch nyo kokochi teta shida baadaye.